Nĩguo kũnyihia wanangi wa irio mĩcii-inĩ yao arĩmi nĩmabangaga mĩrĩre yao. Wa mbere nĩmabangaga irio iria marĩrĩyaga o mũthenya harĩ kiumia kĩgima, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩmoĩ kĩrĩa magabatara mũthenya ũcio makĩruga na ũguo kũnyihia wanangi. Ningĩ rĩrĩa kũrĩ na magetha maingĩ nĩmakoragwo makĩũmithia mamwe ta mbembe, nĩguo cikare kahinda karaya citegũthũka. O ho mĩmera ĩrĩa ĩhũthĩkaga yothe kuma igũrũnginya thĩ nĩmatigagĩrĩra atĩ ndĩnora. Kwa mũhiano marenge mathondekagwo thubu, mbegũ cia cio cikahĩhio na mahuti mamo makarugwo ta nyeni, ũguo gũtigĩĩra gũtirĩ kĩndũ kĩora harĩ mũmera ũcio. Ningĩ matigari ma indo iria ciaharĩrio makĩruga ta mahuti ma waru nĩmaheyagwo mahiũ na imwe cikahũthĩka gũthondeka thumu ũrĩa ũhũthĩkaga gũkũria indo ingĩ kũu mũgũnda-inĩ.